Kore ntokitin nadolita tene naa kadolita ilkigeroot nadolita sii ltung'ani aa kore ele ltung'ani naa kejii Peter Ndegwa CEO le Safaricom. Kore aitokii nkulee ntokitin naa kadolita ng'ojii nageroo ajoo news nekidolita ng'oji naigero ajoo Safaricom, nadolita aitokii ng'ojii neigeroo ajoo Citizen.

Ore entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena mbae naa mandamano oo ildakitarini tenaa sii iltung'ana opashipasha losita siatin tee sirkali ore emaniki naa hakii mitabarito sirkali enaa enayiou ninje ning'orunye eyimunye enkoitoi emandamano petumi ataas tenaa aitabai hakii hakii enye nimaniki ake duake aa ormushara lenye nimaniki naa sai orkasi lenye nara kumok onkulie maitaji enye torkasi

Kore ntokii nalotuu ta ndamunot anien tanadol ana naa paat tana lchambaa le nwuesi napashpaasha. Kore sii aitokii tanajoo ng'uraa ana naa kore sii nwuesi etii paat tana etii lchambaa lenchee naa keeta ng'ojii namaatie nkaare.

Kore ntokii nalotuu te ndamunot enien tana sii napaaru tana dool ana naa neukoni shii tene uuni mbogaa tana kuna ndaaki nkunini te lchambai, to nkotei tataa e dijital atua tinipiik ilbaket, nipiik mbaiip nayau nkaare, nipiik nkulupoo, nipiik aitokii fertilizer nobuluu ninchee.

Kore mbai nagira aasayu tene naa ntomononi nayeua nkerai enye sipitalii keti sii lkitarii loipimita ana kerai lgoo tanaa sii ng'ai ng'ojii neya ninyee keilio ajo keibung'uta ng'otenye metaanyu matibabu enyee.

Kore ntokii nagira aisai tene naa ltung'ana lopashpaasha loetio amiirisho amiir ndisii oloetio sii ainyang'u ndisii nkulee ltung'ana loetio sokonii aas shungulini enchee nkulee. Kore sii aitokii nkaai ketii ltung'ana omiritaa namukaa. Kore aitokii nkaai ketii mamaa naileo ajoo ainyang'utaa ndisiin tene ng'ojii.

Koree ene na sipitali tana si ward oltamoyia kelio ajo eetuo lafisaani leserkali aingoru esiai oldakitari osii afya oltamoyia nikunarita tesipitali koree ninche kishopoo mask metaai moyiaritin napaasha irkasi lenche duake peponu lafisani leserkali keponaa orkasin ildakitari peas esiai anaishaakino nitishipil kila oltungani

kolotu taa ndamunot ainei nkoitoi napaashipaasha naalakieki ntokiting tebiasharani napaashipaasha tooldukai neiriamunore ake paybill buygoods onkoitoi kumok naalakikei ntokiting ninyangua tooldukai tenaa te biasharani naapaashipaasha nias iltung'ana